Chang kesisiek chetesetaa en kotini nebo Milimani chenomekee ak kesishekab imbaronok, kesit nenayat mising netesetaa en kotini noton konebo Jua Kali title deeds neboru Kole tindo chito imanit kotindo imbaraniton anan chamdaat en serikalit kotindo chito imbaranotet, keteshi kora komiten kesit nebo kombunishek oeng, kombunishek choton ko nebo KDFC ak dandora housing skeems limited, kesit nebo kombunishe chuton oeng kotinykee AK imbaret nekikisib kong'eten dondora face one akoi Kayole, kikotestai kesini anyun kong'eten kenyitab elibushek oeng ak tamonwokik sokol ak sobini oeng akoi raini, kiit neiboru kelee tindo chito chamdaet koyon ko kobur mising chito en imbaranotet kosir kenyishek tomonwokik oyeng, koboru kelee tindo chito amune sikotindo koteben imbaranotet.

Oret neoriben chametabgee nebo kiyaagikyuk KO oret neokere ole konyor amitwogiik en sait nenoton, konyor amitwogiik che niin. Konyoor amitwogiik en eletilil ak konyorchigei amitwogik cheu chumbik, marurek, miwek ak suswek che kororonen. Ageere kora ale konyor kiyaagikyuk beek che kiyee ak konyorchigee kora kerichek chemokyinge kiyaagiik. Kerichek cheu chebo tiongiik ak ngot kiyaagiik cheu tugaa konyor kerichek che kibiten sikoistoengee tiongiik cheu kerbesik. Ageere kora ale ele teeben kiyaagikyuk kotilil, kerrib kabisa ole rue kiyaagiik.

Oret neobosen kutik en mbaretab bandek ko oret Nebo kesember bandek ak kikuutyi koistogee tuguuk chemonomegee ak cheibu kutiikchoton, cheu chemasai ak chemoruut. Oret Agee nekibosen kuutik en bandek koo kebiit ak kerichek ab kutiet, kerichek choton chenooton ko Dawasonol chekibiiten koistoge kuutiet. Ak oret age KO ketumchi tuguuk cheu oreek chebele tiongichoton ak koisto en imbar, oretage nekibosen kuutiet KO kemin bandek en kasarta nenoton ne noon, nenayat ko kasartab robwek asikobit koiisto kora tiongik chotet, kotienge en kasarta nebo asista nelole asista missing komuch kochangaa ak komong tiongichoton ak koam bandek konyolu kemin en kasarta neniin anyone nebo ropta asikoistogee tiongik choton,

Kit neoyoe netai yon koker ale mioni anan mabaibai tetanyun I,abirchini taktari netam konyoe sikobiit konyoo ak koroo ak kochigil ak kogeer kole wany tos mioni teta miondo ainon ako much kikochi kerichek achon, kit neoyoe neisibu yon kakinyaa tetanyun ko atoboni akoistooen ikoo singot komiten miondo neimuch koletage kongeten teta age bokoi age, kokarataban anyun ak koronde taban. Kit neoyoe kokeny I kooriib teta konyor ribset nenyolunot, ribset neokere ale konyor teta beek chekororonen sikomuch koyee. Ageere kora ale konyor amitwogiik Che itittotin ak chetinye kimnotetab barak, kitage neogere kora KO okeer ale erue teta kokararan makaitit I ama woo maat. Ak yetestai anyun tetanyun komian kot kit neoyoe ko abirchin takitari nekinyoe sikobiit konyo ak koroo ak kogeer kor kowolchin kerichek. Ak Nebo let anyun ageer ale kakinyaa tetanyun ak kechamchan sikoistoenge mionwogik.

Ayoni akotini keret neo ale kikotoreton miising ofisini po 'huduma centre' kosipke ak boisionik chekinyoru en ofisinoto ko kou kesirchike chito kipandet anan ko Identification card anan kenyor birthcertificate nepo lakwet en nyumnyumindo mising tukuk alak chekinyorunen 'huduma centre'ko imuch kwo chito akotep ngot ko kotinye tebut akopo olekisirtoke akopo 'insurances' anan ko tebutiet aketugul komuch konyor en nyumnyumindo en ofisisiechoton po 'huduma centre'

oratinwek chekiboisien keteren mionwogik nekotokinyoe ko kiboisien tililindo kiun eunek yon tomo kechop amitwogik ih, kiun eunek yon kakeyob toilet ih ak kiun eunek yon kimoche kiomis keker kele tilil elekechoben amitwogik ak tilil elekiomisien ak tilil eleketeben akeburen akerue. Monyolu kora kepchei tukuk chebo chito chemengechen cheu sindanut ak cheu embeisiek ak nyolu kora kiam tukuk cheu logoek ak ingwek choton chebo kipgaa cheu isakyat ak isoyot sikobit konyor chito tililindo nebo borto en atkai tugul

Kosibge ak chigilisiet nekoayai atebseen kamatik cheoldo nyanyik eng soket I,ko koibor kole miten gwony missing mungaranoton boo nyanyik kosiibge ak ropta nekokoyet ak wechowechi nyanyik ak mii mi ngwony olisiet eng biik. Ak noton kokonu asenet neo missing. Miten konyonyet eng kamatik kotienge nemwaat kele mi bar ak beishiek ab nyanyik ak mokinyo ruden paidah netian. Noton ko koyai kamatikchoton konyoiso missing ak some anyun serklit kochuchuch beisiekab tuguuk asikobiit konyor temindet Nebo nyanyik kwalda eng beit nekararan asikonyorunen kelchin nemi barak

Mionwogik chenootin konome nyanyik en korenyon ii, ko cheng'eme tigitik kwenet anan ko lokoyat ab nyanyat. Kimoe kele mianat nyanyat yon konyo akoi uyan, amatakosipkei yon koresyo sokek anan yan kakowalak sokek kotolelionit. Yon tindo kong'ik sokek chetuen ana yon tindo tuguk cheu busiek sokek choton. Kinyoe mionwogik ab nyanyek en oretab kepiit ak kerichek chechoton kokikitapaan asikoisto mionoton , keker kele yemi nyanyik kotilil ak miondo agetugul nekakong'emak anan ko nekakonam miondo, kisipto anan kebol akewirta asimosipto Kee miondo. Nyolu kora keker kole miten boroindo neyamat en kwenusiek ab nyanyik. Nyolu kora keker kele kinaga peek cheomotin, chemachang' mising anan chemotuten. Peek chechang' mising komuch kora ko peel ana ko chetuten kora komuch koyamsi. Nyolu kora keker kele kokiminchi olemi ng'ung'unyek chekororon. Anan ko elemuche konam peek ala elemi mbolea chekororonen mising.

Ayani ale mitei kaimutik che itapanatin kosupkei ak nyorunet anan ko alishetab katoltolaik eng imbaaretab korenyon. Kaimutik chuto ko kou alishet nemi barak anan ko kali mising katoltolaik ako maimuchi konyor mkulima nebo kawaida eng nyumnyumindo. Kaimutik alak kora ko kenyor kaltoltolik anan ko mbolea chema ititatin, nito kora kowechawechi rapinik ak makinyoru kesisiet ne ititaat anan ko neyamat. Kaimutiet ake kora, ko manyoru biik tugul anan temik tugul konyor katoltolik che serikali chekikepos beishiek chemuch kwaal eng alishet nemitei ngwony. Kosuupkei ak ole loo olekekaitoe katoltolik ak imuch komeche kebu kora rapishek nema imuchi mkulima nebo kawaida. Kaimutiet ake kora, ko yon matinye mkulima anan temindet naet akobo kiit ne tesetai eng soko nebo kasari nebo temisiet.

Ripee kasartaa ak oratinweek ab temisiet en korenyoon sikosiich rurutiik en chaangindo en oret ab tilinda ab ngungunyeek koger kole ole kamichii minutiik kwaak ko kororon ngungunyeek ak totol missing ak kararan ak name gei ak rurutiik kwako oret age kora ko koger kole maname beek en rurutiik chotoon asikobiit komabeel oreet agei kora neimuuch konyoor rurutiik chechaang ii ko kocheeng kesuek che iyanatiin ii ak chaang mangemei mianwagik en nyumnyumindaa oret age nekinyoruneen temiik kesisiet nemii baraak ii ko koger kole kamiin minutiik kwaak en kasarta ne niin anan ko ne nyaluu ne ma wooh roptaa missing ii anan ko ne ma wooh assista missing anan ko oret agei kora ko koriip minutiik kwaak en mbaar akebuut en kasarta ne nyaljiin.

Kokwet nekararan mising en ng'alekab mung'aret ko tukoshekab chepole nemiten en oreet newendi Bomet, oreet nechang biik mising ak tindo biik chechang cheyoe mung'aret, kiit neiboru kole kararan mung'aret ko ityin kipkosope aketukul nemi ng'weny anan nemiten barak ak moilotu chii aketukul, oyoni olee kararan mung'aret kosipkee ak nekinyoru mung'ara anan biasharaishek tukul chebo kila aina ak mosose biashara aketukul, kikotesta anyun koechekitun tukoshek kosipkee ak netesokse kila kosiptokee tekset nebo mung'aret.

Kiit ne amwochini kastoma nekapiir kochenge naet anan kokuyo mising, ngotko muchei konyor besendoab rapinik ko arorchini tuguk chemakatin eng chi age tugul neimuche kekoch besendoab rapinik, amwochini kiit nemakat kou fomit ne kinyite, karatasisiek che kinyitei yon tieme chito konyor besendoab rapinik. Kiit ake, amwonchini alenchini makat siret neyopu benkit ne iporu kole tam kokonorei chichoto rapinik asikopit koparu kole tos kikoch besendo nebo kiwango netyan. Kiit ake kora nemakat, ko nambaritab kipandet anan ko kipandet inendet nebo chichok nekatieme konyor besendoap rapinik. Aarorchini kokeny eng ariit aleni makat komi biik chekeserei sindakawendi kot kouuit komaimuch kolipani besendo komitei biik chekalipan nekata inendet. Biichoto ko chekikuuren guarantors ak ngotko chichito kora kokatieme konyor besendoab loan ko ngotko tindoi kasit anan boisiet komuch kokon nambaritab kasit nenoton kekuren employers number.

Ak ye ami kurgetab konyoindet, ko kiit neyoe amu imuch komiten chito age kurgat, ko akongoni kurget akwere asingotko matiten chito age komuch koyanwo inendet kolecho awo. Ak yo ngarawen amiten orit agany kotor kegono ng'echeret aburen, ak komotebote ager kurget kora ngab nyalu keger kotab konyoiset.

Awendii tuget noton nekioldoen kerichek I,akomwochi noton neoldoo kerichek alenyii ane ko angoo, ak arorchi amune sikai amiten yotet. Atebe anyun tebuutik kosiibge ak kerichek cheomoche ak kerichek che kakekonon, che kakisirwan en sipitalii. Tebuutik cheotebee kora KO tuguuk cheyoe anan ko kit neinyoe key richekchoton elekiboishiotoi Ker ichek choton ak kit neyooksei yon kokiboishien kerichekchoton chenooton ko side effects. Kit age neotebe kora ko elekiboishiotoo kerichechototet I,ak ngot komiten kit nenyolu keistoenge yon kiome kerichek chotet. Aroru missing eng orit akobo koborunoik ab miondo neotindoi sikumuch konai inendet konai kole kerichek achon chenyolu aboishien. Amwochini kokeny ngot komiten kerichek alak cheoboshien asikonai ngot nyolu aboishien kerichekchoton eng kasaraton anan yoche abakaktaa. Atebeen kora ngot komiten eng kila ak kila kerichek choton anan kot komiten kasartaa neite kobeek. Ak yon kobek kotos kerichek achon chenyolu keboishien. Ak ingotesetai koarorwon anyun I asire eng kartasit nekiten sikoobit akuye ak anai akobo ole kiboishiotoi Kerichechotet.

Kimuche kewal kainetab lakwet eng kartasit ab siget eng sort en oret nebo ecitizen, chi netieme orani KO sigindet ak non kochi netindo imanda koriib lakwanoton ak lakwet noton nekowolchin kainet konyolu komiten ngwony eng kenyisiek oeng. Kit nekiyoe neta kabsa ko kesirgee ak kechut mornetab ecitizen eng soet, ak kenyorchige nyomnyinet Nebo waaletab kainet ab lakwet. Eng soet noton nebo ecitizen konyolu ketiem kikoito korong kartasitab siket nemiten eng inguni anan ko birth notification akinde kele nyolu ketiem birth certificate age Nebo lakwet. Nyolu kikoito tuguuk tugul chemokotiin cheu kainetab lakwet I,tuguuk tugul chemiten eng birth notification Nebo lakwet ak kainet nemakat kewolchi, nemakat kesirchi lakwet. Nyolu anyun kinde tuguuk chemokotin cheu kartasisiek ab siget tugul chemi en inguni, ak kelipani rapinik chemokotin yon kibendi ketieme note.

Abwoti olee amune sikaikocham serikalit koboishen libanet ab ecitizen i kokotienke ak kororonindo netindo libanetab ecitizen, en noton konyumnyumindo kenyor anan kotindo nyumnyumindo koboishen chitukul en elemi ngomiten Kenya anan komomiten komuch konyor tukuk chemokying'e chito chebo sirikalit akomuch koliban en soet en saishek tukul choton tibtem ak angwan i ingot kobet anan kokemo anan ko maimuch koter chito loindo nemiten, kororonindo akee nebo libanetab ecitizen i koribset nemiten barak akomanyumnyum kechor rabinik kotieng'e rabinik chekiliboni en ecitizen koribotin amun miten soet, kororonindo akee nebo libanet ab ecitizen i koripsetab rabinik, ribe kotienke ak nemalasima kwo chito kwokoi elelo anan koboishen rabinik kolibanen oreet asikwo kocheng'at tukuk kobaten imuch koliboni chito kityok en elemiten amalasima koboishen rabinikyik kocheng'at, kororonindo akee kochang korak tukuk chekioldo en libanetab ecitizen akokararan mising'.